Meciria-inĩ makwa ndona mbeca, atĩ ũngĩhota kwendia mũmera ũyũ, nĩ ũrathondeka mbeca nyingĩ mũno. Mũrĩmi ũyũ nĩ egũthondeka mbeca nyingĩ mũno hĩndĩ ĩrĩa atua nĩekũendia mũmera ũyũ. Nĩ egũkorwo akĩ make mbeca njega, iria ekũhota kũĩrugamĩrĩra gũĩka maũndũ make, okorwo nĩ kamwako ararĩ nako, nĩ ekũhota gũthiĩ nambere nako. Okorwo nĩ ciana atararĩhĩire thukuru, nĩekũhota gũcirĩhĩra thukuru. Okorwo he maũndũ make ararĩ na mo, okorwo nĩ gathirĩ ararĩ nako kamũndũ rĩ, hĩndĩ ĩrĩa atuĩka nĩkwendia rĩ, nĩakũhota kũrĩha gathirĩ karĩa. Okorwo nĩ mũgũnda wake hena gĩcigo arendaga kĩrĩmwo rĩ, kana he ng'ombe ciake arenda kuongerera, kana ciongererwo mahuti, mahuti kũgũra, okorwo nĩ kĩrĩa, nĩ akũhota gũĩka maũndũ macio mothe.

Hĩndĩ ĩrĩa ũrahanda mboga hamwe na gĩtũngũrũ rĩ, gĩtũngũrũ gĩkĩ rĩ, ũmenya gĩtũngũrũ ũndũ wambere gĩtiendaga maaĩ maingĩ, tondũ gĩtũngũrũ nĩ kĩnyuagwo mũno mũno nĩ maaĩ. No nĩndĩrona mũrĩmi ũyũ ahandĩte gĩtũngũrũ gĩkĩ kĩa mahuti, hamwe na mboga ici ciake ahandĩte mũgũnda, ũgakora atĩrĩrĩ, mũrĩmi ũyũ rĩ, akĩgetha mboga ici ciake rĩ, nĩ akahota kũgetha hamwe na gĩtũngũrũ gĩkĩ gĩake kĩa mahuti, kana akorwo nĩ gĩtũngũrũ kĩrĩa kĩa ngwacĩ, noakorwo arĩ kĩmwe gĩ acio. Atĩ hĩndĩ ĩrĩa ũgatwara thoko mboga rĩ, ona noho ũgatwara kĩ? Gĩtũngũrũ gĩkĩ gĩaku gĩthiĩ gĩkendio, na no ho ũkonera mboga ciaku. Na nĩwonaga atĩrĩrĩ, okorwo wĩna mũgũnda mũnini ũtarĩ mũnene rĩ, nĩ ũkũhota gũcihandanĩria ciothe ciĩhamwe, na hindĩ ĩrĩa watua nĩgũthiĩ gũcigetharĩ, nĩwonaga kĩrĩa, nĩwonaga maumĩrĩra maku. Tondũ kwĩna andũ mena tũmĩgũnda tũnini, na nĩmarenda kũhanda irio mĩthemba mĩingĩ ngũrani ngũrani.

Aya nĩ arĩa mabangaga maũndũ mathirikari. Akorwo okorwo hena, thirikari nĩ ĩgũthiaga kũndũ taMũrang'a, kuuna na ũndũ uma kuo, nĩmatũmaga andũ aya mathiaga magagĩbanga, okorwo nĩ mũnene wa bũrũri ũroka, agakora maũndũ make nĩ mabangĩtwo, kũrĩa magaikara, kũrĩa magathiĩ kũrĩa, maũndũ tamacio mothe. Tondũ thirikari mena andũ aya, nĩ akoragwo andĩkĩte andũ aya, nĩo megũthiĩ gũbanga maũndũ maya. Okorwo marathiĩ kũndũ cigico fulani, nĩo mambaga gũkinya kuo mbere, nĩguo hĩndĩ ĩrĩa mũnene wa bũrũri arakinya kũndũ kũrĩa, akoraga maũndũ mothe nĩmaharĩrĩirio, na nĩmarathiĩ wega nambere, gũtirĩ atĩ ũndũ ona ũmwe ũgũtuĩka atĩ nĩ ũkĩhĩngĩcana.

Itunda rĩrĩ rĩhaha rĩ cama mũno, na kĩrĩa ingĩra mũrĩmi ũyũ rĩ, nĩ ekĩre thumũ, nĩguo rĩhote gũthiĩ nambere na gũkũra. Tondũ ona ũngĩrĩrorarĩ, rĩtirutĩte kĩro. Nanĩĩrĩgũciara wega makĩria rĩngĩthingatwo wega. Ũkore riũ mũrĩmi ekĩre thumũ, rĩtikainainio, tondũ ona rĩainainio nĩriagaga gũkũra ũrĩa kwagĩrĩire. No ona rĩinainio no rĩage kũrorwo wega rĩ , rĩkĩrĩirwo thumu, handũ harĩa nĩhanoru, itunda rĩrĩ norĩkorwo rĩrĩagũciarana mũno makĩria, tondũ matunda maya namo makoragwo mecama, macama mũno makĩria.

Andũ aya rĩ, noũkore methukuru, nĩgũthoma marathoma kaũndũ. Na noũkore rĩrĩ, aya nao, nomakorwo nĩ andũ marutaga wĩra handũ, makoretwo matwarĩtwo handũ mũcemanio-inĩ, nĩguo marekwo marathomithio maũndũ mataroĩ, ũrĩa mangĩhota gũtwarithia nambere kambuni-inĩ cia, maũndũ tamacio. Na nĩkio ũrona maikarĩte tũkũrubu-inĩ, kwĩmaũndũ marabundithio mataroĩ. Na nĩkio ũrona atĩ, onaakorwo nĩgũcoka kambuni-inĩ iria rĩ, nĩmekũhota gũĩka maũndũ maarĩa. Okorwo nĩ thimũ-inĩ rĩ, nĩmakũhota gũĩka maũndũ marĩa mataroĩ.

Nĩ andũ, memũcemanio-inĩ, mathire, magĩthomithio maũndũ marĩa mataroĩ, kana, maũndũ magũthiĩ nambere. Andũ aya nomakorwo nĩ andũ mena kambuni ciao, mena ngari ciao bara, akorwo nomakorwo nĩ arutwo, maũndũ tamacio. Rĩu ũgakora riu rĩmwe nĩmaikara thĩ mehamwe, makerana kaũndũ kamwe, na makaiguithania, gũtarĩ gũkararania. Ona ningĩ nĩmaheyagwo kanya gakuga mawoni mao, na nĩkĩo ũramona mehaha.

Hĩndĩ ĩrĩa andũ aya a thirikari mathiĩ mĩcemanio-inĩ ĩrĩa metĩtwo nĩ mũnene wa bũrũri rĩ, nĩmahotaga gũthiĩ gũtwarĩrĩria, makahota kũheyana mathĩna maicigo iria matungataga, makahota gũthiĩ kwaranĩria na mũnene wa bũrũri, makamenya atĩrĩrĩ, thĩinĩ wa gĩcigo gĩkĩrĩ, nĩkũrĩ thĩna ũyũ, nĩkũrĩ thĩna ũyũ, na ũyũ ũngĩhotwo, ũngĩhota gũteithio na njĩra ĩno. Okorwo nĩ ũhota wa mabarabara rĩ, akamenya atĩrĩrĩ, barabara ya kuuma Mũrang'a gũthiĩ Thĩka rĩ, nĩ ĩrabatara gũthondekwo, tondũ nĩnjũru. Akamenyaga thukuru ĩhana rĩ, nĩ ũrabatara gũĩkuo atĩa ? Gũthondekwo. Okorwo nĩ ũhoro wa thibitarĩ nacio rĩ, iria arwaru aitũ mathiaga rĩ, akamenyaga kwĩna thibitarĩ ĩtarĩ na ndawa, kwĩna thibitarĩ ĩrabatara gwakwo, ũndũ ũngĩ mwerũ, maũndũ tamacio ũguo.